Ĩno nĩ kandi ya ATM ya Co-operative, na marĩa ngereire ngĩhũthĩra kandi ĩno nĩ kandi gũkuama harĩa ATM-inĩ, kana kandi kũriganĩrũo pini na kũremwo kũhũthĩra ATM nĩ nditũ hanini.